Irio ici mũndũ ambaga kũharĩria atĩrĩ, ũkoya waru ici ũkaciũa makoro, ũgacoka ũgacitinia tũnini tũnini ũgacoka ũgekĩra maguta riko mahiũhe. Maguta mau mahiũha ũgacoka ũgaikia waru ici thĩiniĩ, cigaikara ta ndagĩka igĩrĩ kana ithatũ cikĩhĩaga wega, ũgacoka ũgaciruta ũgacihũra na mũndũ akarĩa. Na matunda mau maya mangĩ mambaga ũkamba gũthambia, ũgacoka ũgatinia tũnini tũnini ũgacoka ũgekĩrĩra mũndũ. Na iria rĩu mũndũ ambaga gũtherũkia, agacoka akarĩihũra akahe andũ makarĩa.

Ici nĩ irio njega mũno gũkũ andũ mendete mũno. Ici nĩ minji na nyama na karati cirugĩtwo hamwe. Mũndũ ambaga gũtherũkia minji ici cigatherũũka nginya cigakorwo ci njororo mũno, ũgacoka ũgatinia karati weega, ũgacoka ũgacikaranga, ũgekĩra nyama, ũkamba gũkaranga nyama yaku, arabu ũgekĩra ciothe hamwe ũgakoroga na ũgeterera cihĩe, ciahĩa ũgacoka ũkaihũrĩra andu.

Mũrĩmi agĩaga na moritũ maingĩ mũno agĩetha mbia cia ũrĩmi, ta mũndũ akĩhanda thibinanji, thibinanji ici cigakũra, cigakorwo atĩ nĩ ciarĩ, citirĩ na ũgima wa mwĩrĩ. Thibinanji icio cigacoka cigate mbia iria ciothe mũndũ ũcio ahũthĩrĩte gũcigũra na gũciĩkĩrĩra ndawa, thumu, mbia ciake cigathiĩ thĩ mũno.

Tekinoronjĩ nĩ yũkĩte gũcenjia maũndũ maingĩ mũno gũkú ma ũrími ta tekinorojĩ ĩno nĩ ĩthodekete macini ya gũthima tíri kana nĩ mwega kana tĩri waku ndũrĩ na ũgima wa mwĩri, ũteithĩtie arĩmi aingĩ mũno kũmenya kana tĩri wao wĩna thumu mwega kana nĩ tĩri mũnoru. Tekinoronjĩ ĩno ní ĩteithĩtie mũrĩmi mũno nginya thikũ ici, tekinoronjĩ ĩno ĩthodekete macini nginya ya gũkama andũ rĩu matikamaga mũkĩhũthĩra mooko.

Kambuni ici nini ciheyanaga mbia gũteithia arĩmi kũgũra indo nyingĩ, na kambuni ici cioyaga andũ ta ikũmi cikamahe ngiri ta igana, magacoka andũ acio maheyo ngiri icio nĩ magacokia harĩ mwaka ũmwe, na mbia icio magĩkombire nĩ macokaga magacicokia cĩina, ciĩ mbia nyingĩ kana ciĩ mbia ciongererekete nyingĩ, ũteithio ũcio wa kĩmbeca kĩu nĩ ũteithagia andũ aingĩ mũno ta arĩa matarĩ na mbia makahanda indo. Indo icio mahanda magacokia nacio ciĩ mbia.